Ore tiatua account e e-citizen ,naa itumoki anoto isiaitin esirkali naijo ne tax collection, school fees payment ,nila intokiting naijo ID card application ,ontokitin pookin esirkali applications.

Ore temurua natii nanu, na ore imbaa ekawaida enkiremore, na ekitur enkop tolchembei, nikitur igumot, aninche kipik irpaek, ashu kiwosh ilmutaroni. Nikitur inkwashen ashu kiun impoosho, aitumia irpankai le kawaida. Neeku nena taa inkoitoi enkiremore temurua ang'.

Ore eneikoni tenereti iltunganak oonyikita enkalo orkeju neutakini nkulie wuejitin sidai peetum aashom aatamany nishori compensation neshet serikali nena wuejitin neetumieki nkariak ashuu naadaare ng'uesin neipang iltunganak aaing'uaa.

Supa oleng' olainyang'ani lai. Karibu tenkolong' etaata. Kadolita ajo ira smart. Karibu amu ekiata taata, ntokiting' sidan nikimirita. Aata sukari, netadowuo taata bei pi. Ele na kaata quality ,kaata nye likae omo lainyang'ua le sunlight, very good. Kitobirr inkilani oleng' neraa ilchafuii. Neeku karibu olainyang'ani lai tenoolong'.

Eh, kaduare oshi nanu olelatia lai nekiimaki imbaa kumook nagira asa tolosho lang'. Naa ore mbaa naijo nenkisuma, imbaa esiasa ekiimaki sii oleng oleng imbaa naipirta empira, ajo ng'ai taata top scorer le ligi, o ntokitin najo nena, ekiimaki oleng tenekitumo ole latia lai.

Orkasitumai lai karibu taadii adolita ajo umesema paadung'oki kumi kake ore ele vacado ainyiang'ua too chilingini tikitam omiet neeku tenemir salasini naa inakiti faida oonchilingini imiet ake aata neeku aawomon olainyiang'ani lai iwaa ele fakado toonchilingini tomon uni.

wore nanu nasieshayiee boo aii naa kaitumiaa eslasher nadung nkujit kuna nataa adoru, naitumiaa sii enjembe adotu nkeek kuna natubulutua nemedung eslasher nadungu sii kuliee tolpanka nalapeeej tenkima neaku boo aaii safi

Ore teneyieu sirkali nieitobir esipata tiatua serkali neetai erupare eitumiya inkoitoi edigitali naakeidim naaji ni digitize imbaa pookin esirkali neeku pookin wazi enaaatenaata entoki naki ezitizen amu keeku kila kitu imeonekana nemeeta entoki nagirai aisudoo naa keeku kibala imbaa pooki naasita serkali.

habari ino customer care nanu taa ele olopa ai olong ainyang'anyi lesimu, atushukunye duo taata amu mesidai enopa simu nainyang'ua, neaku kaomon ake peekintobirakiki ashu kimbelekenyakaki aisho engai.

aa ore oshi endaa naitaany inkera ainei e skuuul naakapik ake orbakuli sidai oirowua napising'aa aitobiraki pee metum impuusin netum adake ingera ainei aanoto tenepuonu te school naa Kenya oshi inkera ainei orbakuli musima amu inkera are.

Supa oleng olamerani lai lolduka atodua ajo atung'uai naaji balance tene eitu naaji aya chenchi neeku kaomonu pee kisaidia ashukoki ina chenchi amu eitu naaji adamu aya ,enadiikata atiiene pee ainyiang'isho neeku tapasali njooki tenkoitoi sidai.

Ore oshi tenainyiototo entoki edukuya naas naa kang'as aomon enkai ajoki ashe ore pee aidip naing'oru breakfast shaai ore pee aipang naitukuo nanapa natumoki ashomo esiai ompaka naa neeku teipa.

Supa enena olong, jio kayieu taata intokitin naatadoitie bei kidogo kayieu taata nainyiang'u inkuti tokitin naalelek nayaki ingera ainei keetai saa taa peekiliki painying'u olainyiang'ani lai.

Ore oshi teneeku teipa naake anyor nanu ashomo ataasa mazoezi nalo akwet tenkiwanja naar empira kidogo, ore paidip nashukunye aitukuo naing'oru orkahawa neishunye enteipa aai inakata.

Ore imbaa naipirta esiai enkiremore naa kiidim aatolimu idarani kumok, erikito naa idara e kilimo aa Ministry of Agriculture. Kiata siinye idara naa naitasheiki imbaa oloing'ang'e aa weather forecasting, ninche oleng' naalimu imbaa naaretoo ilairemok te esiai enye.

keimaa sirkali ng'olikinoot kumok egira aitumiaa ngoliknot kumok tenkaraki digitali wore entoki naisul oleng naa mpisai kutik metaii ropiyiani naiterunyieki technolojiaa ya kisasa neaku

Aa ore teduata aii entoki naisaidia oleng' Masai Mara, metaa paks SAPUK oleng' naa nabo emanajiment sidai oleng' ekaunti e Narok kaunti orkerenket le Narok o nashonal gafament, ore sii aitoki nainyiaka aret oleng' naa irmasae ibung'ita orkuak, neitawutuo ate aishooyo konsafasi neisaidia oleng' Ina konsafasi ebolunoto Ina pak oo ng'uesin E Masai Mara.

Ore eunoto e cassava naa idumu nena kutitik seedling stems cassava nin ore indipa atuturo irmutaroni linonok nintasheyie nena kutitik stems enyenak ming`ura shumata ,nibukoki enkare alafu nipik inkulupuok ,tenilinganisha naa weunoto oonkwashen naamelok naa keturokini ake atua irbaat ,neiragieki nebol nebukokini nkulupuok aiko nejia.

Ore teniyiolou ajo meetae netwak temurua naa idim atowoshoki customer care aa safaricom care line aashu Airtel tenaa keairtel nagira aisumbua naa ketumoki lelo Tung'anak aayetu aitobira lelo bustani tenaa ninche aau shida neshuku naa netwak temurua.

Ore tenidip irbungei aitobira sheriaa, nesaini osipika lebunge neyai Ina bill ayaki president netumoki president asaina Ina toki metaa law te state house

Ore tiatua olosho lekenya naa kesapuk eropare oleng' kake kenyokita oleng' kenyokita ilopisani lesirkali naa inkopirr enyanak' eac aibooyo eropare tolosho lang' enaa ena aitau nenaa poots eropare peetumokini aatusujaki lelo Tung'anak oonotieki eropare.

Ilepunyie taata tekinoloji enkisuma too darasanii enye amu etaa ketum inkera ataas esiai ee naa ketumoki aatijing' onlain netum Intokitin aifuatilia naisumaki tedarasa nilepunyie sii enkisuma amu etaa eshomo enkisuma ae rishata tengaraki esiai e tekinoloji.

Ore enkitobirata enasari oosukuma naa inga'as adung' inkiek pookin natii olnchampa, ore pee iidip atuturo aitau pookin nintoki aturr olnchampa aturr Ina kiti nasari ore pee iidip atuturo nipik empolea aichang'anya tenebo inkulupuok ore pee iidip nipik oloip sidai nipik enk'are nitumoki taa atuuno sukuma inonok tiatua Ina nasari naatipikaki oloip.

Ee ekumok naleng' enkoitoi niidim aitumiya tekinolojia ailepunyie enkisuma aii amu ore taata ibaa pookin ketii enewueji neji onlain, etaa etum documentaries nitum sii tutorial videos naa kadol ajo keilepunyie enkisuma aii oleng' amu paidip aisumayu te sukuul naitoki alotu aifuatilia Nena documentaries naa kakisaidia oleng' tenkisuma.

Ee ore pee kitum enyamali tiatua enkopis ang' tiatua emampo eintanet naa kaidim ake ashomo websait enye Ina intanet profaidas aa nairriwaki shot message aa oonyamalitin nikigira aimaa tenaa ke poor signals tenaa kentoki natudung'e naa kaidim ake aing'oru te website enye ashu awoshoki inampa enye e customer care service naatumoki anoto.

Ore teneyieue enkampuni e telecom nilepunyie iltung'anak loogira aisascraib ashu aponaa inkutukie kumok naa keidim naaji aitumiya marketing strategies ashu eitumiya inifuliensas loo Nena kutukie pee maket ena siai etelecom arashu keidim sii naii telecom ayau ofas sidai oleng' naijio aitadoyio bantols naa ketumoki naaji iltung'anak aatoponari.

Tenainepu olamerani orragita tesarng'ab, naa kadumu naing'uraki ewuejitin sidan nalo aitotonie, naing'uraki engulie kilani naitoki aishop, kake kaisikong' kaikony naisikong' ake oleng' peepal Ina siai enaisho amu meretisho tiatua jamiiang' neeku kaisikong' peemal Ina siai emereai.

Keeta oleng' keeta oleng' dupoto keeta oleng' enkisuma oloing'ang'e dupoto amu eidim atijing'a darasa tewueji nitii, etii esiai ino, etii Engang' ino, iidim ake atijing'a darasa, idim ake aisumayu eitu ilo aiyatend Ina darasa neeku kegira taat oleng' aisaidia iltung'anak oleng' Ina kisuma oloing'ang'e iltung'anak lemetumoki aashom aatijing' idarasani.

Ee ore teng'ata etaata aa dijital naa eedim atipika endaa ino atua orfirij, naa ketum Ina Kata endaa atotona ninya taisere, ashu ore sii apa toolmasae naa nepiki endaa ewueji neirobi naa Inakata metumoki aitor..

eeh ore pii teknolojia naa atodua ajo kilepunye enkisuma, amu ore naa naai ninye enkisuma eeh oloing'ang'e aa online online online clases naa kisaidia oleng iltung'anak otii siaitin , kisai... ore sii esiai eeh technology naa kisaidia esiai enkisuma amuu etaa keesi kees nkera reaserch tiatu technology naa ketum ake nena pookin.

Wore enkop naata iltunganak kumok oleng naa kitobirari biashara amu keaku kinyiangu oleng kumok intokiting naa kilepunyie sii uchumi olosho nisaidia si iltunganak metoton tee good life condition naa kisaidiaa sii olosho milepu

Ee keidim irmalimuni toonkoitoi kumok oleng' ailepunyie esiai enye enkisuma eitumiya tekinoloji, aa tenebo naa tenikiret neirait pdfs tiatua onlain neas onlain klases naa kadol ajo kemokunoyu tenakata Ina naa keilepunyie enkisuma neret sininche irmalimuni teina siai enye

Ee kenyorr iltungana ashom isipitalini sapukin alang inkutiti amu. kedol ninche ena ore embare osipitalini sapukin na ninye esidai na ninye si nabak asioki na kedol si ena ketum ilkeek asioki alang tosipitalini kutiti.

Ore enayiolou ajoo atoponikiaki lolan te supermarket naa kadim ake atudumu nena tokiting natoponikiaki, nashuuk naaya supermarket naalo ajoki ile latipikaka atjo atipikakaka duo extra

Tenebau inkera te skuul naa eedim ake atiaki meitayutu inkilani esukuul ore Peidip aitayutu inkilani nenya endaa, nepuo aaramatisho nepuo aing'oru Intokitin aapuo aanang'are naa neshukunyie aitukuo naa peirrag eitukote nepuo taisere sukuul.

Ore account naikeni naa kadol nanu ajo ninye naretisho oleng amu indim oltung'ani atushuma iropiyiani inonok atushuma ombama neeku naa kiwango apa niyieu niasi imbiasharani niasie eramatare ino eyaang.

woore ng'uesi eang''ata naa kerip oleng iltunganak lemurua likinguaa yioo miruhusuni peari ng'uesi kemit iltunganak peari ng'uesi naa kitayu sii iltunganak conservancies petumoki naa ng'uesi anoto ewueji natonie